Kechirek chechang kobo komanut amun momokyinkei tuguk chechang kokerke ak ng'ororek ,kechirek komoe kityok emet ole mi suswek ak konyorchike peek ago kechirek kora ko pitiin zaidi kosir ng'ororek, en komosta age ng'ororek inirib ngororek kochang tukuk chemokyinkei ,kokonin kasit ne o amum nyolu ichengotyi tukuk che ame, kechirek ko tukuk che boisien koame ko sokekab ketik ole oo, koyache kot irib ng'ororek ichengotyini soket ako ui sikopityo ng'ororek, iburi kokoeke sikopityo ,peek kora, ako moame ketik tugul, mi ketik cheame ng'ororek ,ketik alak komuchi ko kemin ketik ak iberotyi ng'ororek konyo kwam

Abo kora komi kasisiek kokwet che chang mising, kou yan kama kokaran borta en chito mara kakose kingwan en borta ako kikobur zaidi eng go, komuch kele eng kokwet keba ketoret, imuchi ko kimin tukuk minutik en imbar ako maimuch kotem kosemberchi minuti chotet, komuch kebangan en kokwet kele kibaketoret kesemberchi minutik che kimin, kora eng kokwet konan mara miten chi netindoi toek kobun komoswek che terter, komuche kele sibaketoret ketokchi toek, ko kasitab kokwet ko kararan ak kochang kasisiek cheimuch keyai eng kokwet, kora imuchi mara kokayai chito harambee mara nebo lagokab sukul anan ko mara nebo sipitali kochang boisionik che keyoe, akoi imuchi iwe itoret amun, kasarantet ko chang boisionik che mokchinkei keyai alakini mara ko machang piik cheimuch kotoret, ko kou chitab kokwet konyolu icherukei ibeitoret chichotet ne kobo boisiet.

Ng'osoman lakwet bogoi koit kole amoje koyai kanyoiset ab kiagik ii komi sugulisiek cheiny'ite chebo barak cheigoito somananotet, kou sugulit ab barak nebo Egerton kogoito koneti lagok somanet ab kinya kiagik, kora komi sugulitab nebo barak nebo Nairobi kogoito kora somanet ab konyoiset ab kiagik, ko yomoche lakweng'ung kobakoyai somanet aba konyoiset ab kiagik ii, konyiti sugulisie chotet amun yekakonyit sugulisie chotet ak kekurji yotet ii kobakonyoru somanet neititayat neimuch kotoret ak kinet missing akobo olekinyoito kiagik amun mo chitugul ko ny'igan koyai boisionotet alagini biik cheyoe, logok cheyoe boisionotet ko lo-ok konyigan missing cheimuch konya kiagik.

yon kipimoni miondo nebo malaria, konyolu keteben chito nekipimoni kelenji tos bunu ono inendet amun nyolu inai ile komosote komoi kowo ropta anan melewet, amun le melewet komagai inyoru chito nekanam malaria ui nia en ole momii beek amu tyonkik cheireu mionitet tii komiten en ole rubek gee ak bik chemenye olemiten karaetab beek anan taandap beek. Tyonkik cheibu mionitet o beek, koraa yon kerinai ile bunu ono chito nekepimoni inoe kepimoni korotikab chichotet. kiibe korotik chik kerute siyet keibe korotik yeityo kebakepiman en mashinit kenai kele tos miondo netindo ko nebo malaria alan mo notet amun mioniton koibu beek chekosich yekoburen tyonkik cheibu mionitet.

Mwalimoek cheinete lakok ana ko piik chimaimuchi koker anan ko kass kopunei kewelitik chekoromen mising amu inet chito nimakase anan nemakere komaraisi kou oleipwotitoi piik alak inet chito nimakere inae ile ter olekinetitoi makerkei ak chito no kakerei netokoi iporchini ileini yeu kolelen ne nemakere koyochei cham kotindoi kirokto ng'wan nelel nekiaboishe kouyo wendi eng oret komuchei kotinge asikonai kole wonywendi olekaran alan tokchinke ole ya kora chito nemakere konyolu kinet eng ng'omnotet nemi Barak amun icheket konyolu kokuyo kiit nikakimwa chito nimokose akokerei keboishe eunek kinet icheket mitukuk chikikechop chekeboishe olekinetitoi piik chemakase asikonai kole kineti ne icheket

Kotai kapkirwok akopo chepkondok ap kipsomaninik ap sukulit ap barak ko ngemei kipsomaninik amun makosomoni zaidi kokerkeit ak yo momiiten rapishe ngechut ropinik ap kipsomaninik chetoretenkee icheket ko kipsomaninik che chang kowechowechi ropishek chotet boishe chepkondok chotet kou ole nyolu tonyolu kolipanee ropisiek chekiyachei eng sukul lakini kipsomaninik ole oo kopendi koyoyotei tumwek kwach alak kopendi koyeen maywek tukuuk chemaiyonotin chemaki chamdoi koyoe kipsomaninik kongemak zaidi makerkei ak kila yon komatindoi ropinik chotet ko kiit nekimwachin kipsomaninik konyolu yon katach ropishek chotet anan chepkondok konyolu kipsomaninik ap barak koker komie akonai kole chepkondok chotet komopo puch nyolu koboisie en oret neimuchei kotoret icheket amun en tai yun yankakotar sukul konyolu kolipan ropisiek chotet.

Ortinwek cheimuchi koyai bik che chotet kekuren solomonik anan bik chemoimuchi gee che alak komopendoti, mokeri anan tindo koimutik en borwek, ko kit nekiyoe sikopit konyor kasishek ak ichek anan boishonik cheimuch kotoretin gee konyoluu konai serikali kole nyolu koker icheket kou bik alak tukuk cheimuchigee, bik chesweito ak chemosweito konyolu koker kole nyolu ot akichek kotindo boishet neyoe. Monyolu koker icheket kouwon moimuchi kii amun it akichek ko bik chenyolu ketoret en komoswek chechang. Nyolu konyor toretet neyamat icheket amun Makai koimuch koyai boishonik chechang amun en kewelunwek cherindoi en borwek kwak. Ko kit nenyolu koyai sirkali konyolu nkokere bik alak kosire boishoni bik alak konyolu koker akichek kole nyolu kesir en boishet.

Boishet nebo kot nekingoten ngotutik en emet kowoo missing kou en komoso komoswek cheterterchin. Miten bik chekeleweni en kila ngobeku kenyishek mutu kelewenishe kechenge bik cheimuch kotoret bik en boishinik cheterter, boishonik chotet ko imuch kou boishetab ketech oratunwek olekibunote. ko yon kokelewen bichotet ako ortinwek chekibunote ko samiss en komosto nebo chito nekokilewen koyoe koker kole koichob ortinwek chotet asikopit kotoretok bikab komosotet. Koraa en kot nekingoten ngotutik komiten bilishek chetam kesire kou en oldoishet ak tuku chechang.

Ole kitildo SHA toretetab SHA kochang tukuk chenyolu Inuit kou yon imoche itil SHA konyolu itinye kipandet ne notet ko kit neibotii neboru kole ibo emet oinon . Kiotet komiten naumbait nenguny nebo kipanda notet, ako en SHA ketebe numbaitab kipandet Koraa ketebe numbaitab simoit yon inyite SHA. Nyolu kenai kole itinye lokok chetyan ak en lokok chotet komii kasit ochon anan kikesir en sirkali ochon kwochon chetokomii chetokomengech chetoku komii sukul. Koraa en SHA ketebe Koraa kele itinye inbaret netyan asikenai ole ilipondoi SHA inotet, komoche kenai kora kele itinye tugaa chetyan ak imenye kot neu nee amun chito nemenye kot nekararan ak chito nemenye kot nebo menet komakergee miilten terchinet yeu.

En SHA asirat ako keljinoik cheonyoru en kanyaet ko Chang missing, chito nekikosirgee en SHA kotindo keljinoik cheyechen chechang missing amun kotko komioni chito ak kimut kwo sipitali ak kipakemach rabishek chechang chemoimuchi ilipan en sait notet keboishen SHA . So ko en serkali ko kichobwech SHA asikotoret bik chemoimuchigee amun mo bik tukuk ko kerkei, imuchi ko chitake rabishek yon kimeoni chii komuche kilipan sait notet lakini bik alak komuchi koka koik nyosut komokotindo rabishek en sait notet. Bik alak konyolu kocheng rabishek asinkopendii sipitali kotindo rabishek, so ko SHA kotoreti bik chemoimuchigee kouno amun Makai kelenji kilipan rabishek chechang yon tindo SHA kobosot bilishek en sipitali.

Chemungarainik chemii townishek cheyechen kosikoter koristo konyolu kolach obutishek anan kocheng ingoroik chenyikisen cheimuch kotoret icheket en koristo. amun mo igoroik tukul ko imuche koter koristo ako mo emotunwek tunwek tukul ko koitit lakini en emotunwek chemii koristo anan koitityet konyolu kolachgee komie konai kole koristo koya missing ako imuche koib mionwek cheui kinya, kanyaetab korist mionwek cheibu koristo ko koromen mising koraa chemungarainik chotet konyolu konai kole nyolu korib borwek kwak amun momiten neimuch netos kewalen. koraa chengarainik chemiten en townishek cheyechen konyolu konai kou notet amun momichii age neimuch komwochi nyolu konai icheket.

Boishoni chebo moronet oletononchin pimanetab ukimwi konyolu yon moche chito kepima anan yon imoche ipiman chito inai Ile wany unee bortanyin wany tos Mii komie alan miten mionwokik chetindo en borto konyolu ingololji chito asikor kakipiman komo orogen missing yenai kole miten ana yenai kole momii so ko yon kipimoni mionitet kepimoni bik chekisomonchi akobo ngalalet. Mii chito nenyokongololun korong kosomonchi kongololun ak kopimani, ko kit netai neyoe kongololun korong kolenjin ndokor pitu kole itinye mionitet ko kit netai neyoe konee ak yon keriwolchi olenji ndenoe Ile itinye ilione kotoretin missing kolenjin yenai kole mii komebwa koloit Mii kerichek chekitoretengee cheimuch.

tos iyonii kole bik chechang kowendii kolonye tulwet amun en otindionit chekose eeh ongen kole bik checheng kobendii kolonye tulwet amun ingen kole nkelany tulwet kotoreti en borto makoi komuch kosich kwelunwek chechang en borto nkelany tulwet koraa kotoretin kouwon kasit en chito nemoyoe kii mara netindo kewelut en borto anan imimi borto. Non ibusi soiti konyolu kelei kolany tulwet asikoit kowek kobur komie otebtab bortanyin. Ngelany kora tulwet kochang tukuk cheinyoru en borto inoe kole toretin amenyoru mionwokik chechang amun nibur kityok en kot omewendotii meyoe kii koite koimin borto lakini chito nekalany tulwet ko okot tun kayosit komenoe kole kayosit ako tokomii komie bortanyin.

Koimutik chetindo miondap korona en borto ko Chang. Missing mionitet ko koitu en kenyitab elibushek oeng ak tiptem. Kin koit mionitet ko kobar oleo missing kou lokok en sukul ko kiit kotakeker sukul ishek kele asikopit keter mionitet amun miondap korona konomdogee nokatgee at chito, ngolal chito. Nobur ak chito netindo miondap korona ko roisi ole kinomdoitogee missing okot inibun , noburchine soiti a chito netindo miondap korona koimuch konamin aK inyee. Korona ko miondo nekikoromit miissing yekin koit en kenyitab elibushek oeng ak tiptem. Kiyach kobur tukuk chechang bongonutik chechang en emenyon kin koit mionitet, ako yekikimuch keterto ko kiyach Keker bik Keker bik en korik kwak matkemandat kependat tumwek ana kikotishot sikotoret.

Bongonutik cheyoche koib sipitalishekab bik chemokorn metoek chechotet kekuren bik chekitwolso metoek konyolu konai kole bichotet ko kotoretok en oret nenyolu amun chito nemakaran metit komokele kachamenyin komakararan metit lakini imuchi komii kimiutik chebune en sobenyin imuche komie age ana komie lokok chik ako mara lipanetab rabinikab sukul ko ngoimgee chito soiti ak kobwat kosir komuche kobwat chichi totun konam metit komakokara komokongolole ngalek chebendii lain takongala chito chekonosto kwo taban chekere kole eyee mongolole chekororon chichi ako yoche ketoret inendet kwo sipitali olenyolu ketoreten. Konyoluu kor kowekse kokokeyochi kit nenyolu keyochi en yundet Kotor kowek okilinyin kou nekibo kila ak ngalalenyin komie.

Koimutik cheyechen chebo itondap emet chekinyoru en kokwet ko Chang missing kou en ngalekab somanet ko koimutyet neo missing en kipsomaninik chechang, kipsomaninik chechang kobendii sukul Iman bore kait wuyan anan koit kwenet yono konam kochuchugee anan kkreretgee icheket komokomoche sukul, ose okot Ikoker boishetab rabishek konome Killeen makwane ak sukul. Lakini en emet konyolu kosoman lakwet kotakonyor ngomnotet neimuchi kotoretengee en sobenyin kotukul. Ko kit nekiyoe yon kokotepi lakwet en sukili konyolu kengololchi kit netai kengololchi kemwochi tukuk che yorunen keljin ngosoman inendet asi nkimuti sukul ana koyoni keweta kwo sukul ko kakonaimkole osomoni bore otore sukul kochuu wolutik cheonyoru. Koraa kipsomaniat konyolu konai kole sobet ko nenyin mosom.

Otindoniot akobo kobelishetab akobo boishonik chebo kobotishet en kokwenyun kochang missing, chito netemindet ana chito neyoe ngalekab kobotishet konyoru keljin neo missing mara en kokwenguny kokamin chito pandek anan komin kawek ko en kawek ak pandek ko ngoruryo minutik chondet kororyo kabisa nirib ak isemberchi ak nipit ipit ak kerichek chenyolu keboishen ko bwone kolosegee ak koruryo kabisa minutik choton ko yon kokoruryo minutik chotet ak ibut mara ibut pandek chechang ako mii bik alak chemotindo pandek chotet anan emotunwek chemomine pandek ko imuch ioldechi icheket ak kongetu che iome. Yeoldechi icheket bik chemoimuchi kotemis anan emotunwek chemokitemishen inyoruu keljin neo en minutik chondet amun inyoru rabishek chechang.

Kipagenge nebo olietab inchirenik kenyorunen keljin missing amun bik chechang kochome inchirenik ako icheket kochome ikwal anan koyam icheken, ko kipagenge nebo olietab inchirenik ko nkoib anan ingenem inchirenik en oinet olekinimen akinyo kebel akialda kenyorunen keljin amun inchirenik Kobo komonut missing ose okot ikwam lokok chemengech inchirenik konyoru icheket ngomnotet neo missing. Koraa nyolu kebaen lokok chemengechen inchirenik asi tun kaba sukul kotindo ngomnotet icheket neimuchi kosoman ak kotoreten gee en sobenywan tuukul. Inchirenik Koraa Kobo komonut nganda inee nyolu itinye rabishek cheimuchi ialen ako ui nametab inchirenik ko niam. Inyoru ngomnotet.

Ole kitorto kicherunet neo nebo nchirenik ne korenyun komoi kou missing nkicher inchirenik en oinet ana en olekiboen amun Kobo Koraa ko nchirenik komiten olemi beek ele kakibak ak korobonchi kotach beek akinde nchirenik koitos en yotet ako changa. Ako nchirenik chotet chemii oinet konyolu keboen mii omitwokik kwak chekeboen en Kobo Koraa, tukuk chotet ko tukuk chelelach chebokelokin kityok oinet korebengee nchirenik. Ako yon komoche kicher nchirenik en oinet komii kit nekebore induanet anan kit nekinomen inchirenik konyolu kinde omitwokik kiyotet chekor kende oinet orit itorchi kiborchigee nchirenik chechang kwam omitwoki chotet chekende nduanet ngung, ko yekakwam omitwokik chotet Ingush amun tindo sikengeit nenome kutitab inchiriot. Ko yekekonam ak ingusu ko kericheu nchirenik.

Tos kitoreti kipnotetab sobetab ichirenik en korenyun amunee konii inchirenik kotindo keljin neo missing en chito neboe. Boindetab inchirenik ko ngonam inchirenik abakwalda konyorchigee rabishek chechang cheshire okot cheboen inchirenik choton amun kebai inchirenik komakasit neo missing, roisi en chito nekikonai. Ripidetab inchirenik ikwalda konyorchigee keljin nesire chekikoboishen amun bik chechang kochome inchirenik ako chome kwam icheket, Mii chito nemowendii betut kaam inchiriot inoe kole nicheru chito neboe inchirenik akibealde mara ot kokomii indonyo wuyan ibealde kwole bik chechang ako kor koite komie en indonyo yote yekebealdaen ko kakikesta nchirenik chekokenam ikere kole nchirenik Kobo komonut amun nialde inyorchiniigee rabishek cheimuch itoretengee en sobenguny kotukul.

Eng' njirenik i, komitei che kikiyai koterterchin. Miten njirenik che tindai kawek che chang' en portonyi asikomi injirenik che mata tinye kawek. Njiryot ne achame ko ne mata tinye kawek, notet kepare Tilapia. Nitet ko njiryot ne niam ikase ile keam any iman njiryot. Tindai pendo ne tangus ako raisi kechop asi ke am. Ma iimin missing' akot yan imache iam eng' chakchinet ko maki ile ikaa ge iame amun njiryondenitet ko tareti pik kora ko konu ng'amnatet. Chito ne ame njiryot kopa kora anan ne kiam njiryot kong'ete ikere ile chicho kong'am missing'.Tindai ng'amnatet nepo parak. Nginet akot tuguk en klass, ko sip konamei eng' chakchinet amun njirenik anan chito ne ame njiryot kong'amitu missing'. So ko njiryot ne achame ko njiryot ne matinye kawek.

Kit neimuchi komirmir aldaetab inchirenik alan olietab inchirenik en indonyo kochang missing amun en indonyo kochang tukuk chekioldo cheterterchin alak kwoldo ingwek alak kwoldo ingoroik ak tukun chechang chemii en betutab indonyo. Amun indonyo komii betut nekikimwa kele betut nekile kioldoishe en ilindonyo nekile, ko chito neoldo inchirenik kowendii yotet akinee Kobo kwoldoo ako chemungara neoldo inchirenik. Ko ngwoldoo inchirenik konyolu olekobure konyolu kotilil missing konamgee ak tukuk cheoldo amun Makai imuchi ialde tukuk chekiome en olemur ikere kole ndo ot chito nenyokwole akinee koroisi komur lakini nkoker chito kole oleoldoen tukuk kuk ko kararan kochongoitu bik cheole ako Makai ituch inchirenik chekokeib koba ndonyo iwekte koba gaa, oloksei missing en oliet nemii barak akonyor.

Chito agetukul neyoe mung'aret konyolu kotindo leshenit nenotet konyolu itil nekiliponi sikenai kele ichamdaya ioldoishe anan iyai kasit ne iyoe. Ko yon itinye leshen komaimuch kiamaten anan isich koimutik en olon tukuk amun niwe yekeww ak ioldoishe komomii chii nisiboten kole machandayat Ialde tukuk chuu en yuu. Kou mara iodoyotii ingoroik komii chito nekikisir neiyumote rabinik en olik anan en bik cheoldoishe kou en indonyo. Bikab mung'aret konyolu kotinye leshenit asikotoret ichek en olda tukul ole kopendat amokoi keyeten kelenji monyolu koyai mung'aret amun yon metinyee leshenit ko niweyekeww iyai mung'areng'ung' kimakai kechomun amun matinye kit neboru kole kiimwaite kole iyoe mung'aranotet . Leshenit ko kit neiboru kole kiribesitaka Ile iyoe mung'aret.